Kiit netai nenyolu konai kanyaindet ana chito neikoitoi kerichek ko konai kole boishet neyoei inendet ko boishet nebo kamonut kot mising' nebo oeng' konyolu koker inendet kole kabit eng' sait agetugul nemakat inendet anan yemochei chito konyoru kerichek komuuch kobit inendet asimatkosan chi konyoru kerichek amu mami inendet ole makat komitei nebo somok ko kararan koyai chi neikoitoikerichek chikilishet akobo kerichechoto asikobit konai atkotindoi wolutik chekororon anan ko wolutik cheyach eng' borto akotinyei wolutik cheyach kobo komonut koarorchi chi neolei keriche choto asikobit konai inendet

Kit neikochin kipakenge kotilchi kit anan notok nekikuren makatiat olikwa ko asikopit kopoipoitu alikwa akokaskee kot mising kokasennge kipakenge notok ii akopit koker icheket kole chomotin kot mising ako poipoinchin kipakenge bitunengwan anan koboishet nywan nemie neyoe icheket betushek tugul nii kokochi olichu kobit kokere icheket kole chomotin ii Ako imuche kokochi icheget komuch koolishen kipakenge natok betushek tugul amun yepaipai olindet konyumnyum kot mising kowek inendet akwal tuguk en olekaboiboinchi inendet

Kerichek cheimuch korutyi chepkerichot kechiryet ko ,netai ko kerichek chebo kimnatet ak choton cheikachin kosich chametabken nebo borta ak afya nekararan, mitei kerichek che ingerutyi kechiryet mising ko kechirek choton chebo banyek ko ekitun kechirek choton eng oret nekararan ako eng nyumnyumindo, nebo aeng ko yemnyan kechiryet mnyando neu malaria ko imuch kerutyi kerichek choton chekikeren penakstrap sikobit koger kole kasob kechirek choton akobaibait ak kwamis eng oret nekararan, Chang ako terterchin kerichek cheimuch kerutyi kechiryet.

Kit ne imuch kogochi chito asigocham anan koger inendet kole bokamanut kotiege anan konamnda gei tilindet nebo sumek agenge koamu ingen kot mising tilindo notokbo sumek kit mokyingei kastomaiyat anan olemoktoi kastomaiyandanoto ketilchi sumekyik. Nebo aeng ko yekaboibochi chito tilindetab sumek konyumnyum kot mising kowek inendet yundok asigopit kotilchi chichotok sumekyik atkan kora anan ko betut age tugul nekamach inendet ketilchi sumek amu koboibachi boisionotok kowekse yundok betut age tugul.

Kibole olechute beek eng keterwogikab korik chekitoretegei asigopit koger kole kamanda beek eng oret nekararan en korik che kitoretegei. Nebo aeng kotoreti boisioni asigopit koger kole matalildos beek en korik chekitoretegei. Korik chekitoreteigei komanyalu kotalilso beek amu yetalso beek koyaitu kot mising. Nguno konyalu keger kele kanda beek eng oret ne kararan asigopit kopit tililindo en korik chekitoretegei yeitwa kogeny komanda kora chafuk eng oret nekararan.

Po komonut kot miising ichut kipakengeit nekisome chepkondok anan notok nekiipe rapiiinik. Ni ko amu kipakenge neu noto komuch kotoretin isom chepkondok eng kasarta neimoche mising chepkondok nkot ka lakwetap sugul nekameche chepkondok imuchi isom rapiinik eng kipakenge ailiponji lakwanotok chepkondok chekimoche yeityo iwech chepkondok chotok chikesom eng kasarta nekokoshine ak kipakenge iwekte chepkondochoto. Ni kotoreti kot miising amu toretin eng kasarta neimokchinigei chgepkondok chechang cheimuch ilipan eng oret nenyumnyum eng betushek cheokoshindosi.

Nyoru kelchinoik chechang kot miising biikap Garissa kobun ripetap tiong'ikap tumin. Netai yekabwa toek chebunu emotinwek cheterterchin kopoto chepo emetap Kenya kopo county nepo Garissa koker tiong'ik chepon tumin, koipe icheket chepkondok. Chepkondochoto kotoreti county nepo Garissa eng boishonikap county inoto amu teshin chotok chekikure revenue. Nepo oeng, ripsetap tiong'ikap tumin kotoreti kot miising kora amu yekiker tiong'ikap tumin kotese boiboiyet anan kit akenge neikochin biik koboiboitu yekaker tiong'ik chepo tumin amu akenge eng oret nekiboiboegei.

Ek yamii boishet eng' KCB ko kiatil insurance nebo borto insurance nebo borto kobo kamonut kot mising' amu netai ko yenyor chi nyosutik age tugul anan ko miyondo anan ko kii age tugul eng' bortonyi ko yetindoi chichotok insurance nebo borto ak kolipani inendet eng' oret nekararan ko ibei kakwoutiet insurance notok koker kole kakinya chichotok ak kelipanji chepkondok che imuuch kotoretengei inendet amu nyosutyet noto kanyor inendet

Bo komonut kot mising kotinye chi konoretab rapinik chebo boyondit ni ko amun yekakoyosit chito anan yekakoet mising chito komemuchi inendet koyai boishet kou yetokomingin inendet chepkondok chebo boyondit ko toreti chichotok nekakoyosit asikopit kotoreten Kee inendet chepkondok chotok ngoka kotekyikee kot Alan kwolchikee mogutik chik chebo kila kotoreti chepkondok chotok asikopit koker kole kaimuch koityi inendet magutikyik akot komoyoe inendet boishet ngunon Kobo komonut kot mising kotinye chiito konoretab rapini chotok asikopit kotoreten Kee inendet yemokomuche koyai boishet

Ee, angen agobo waletab rapinik. Rapinik komiten ortinwek cheterterchin. Mitei chekekuren cash chotok ko rapinik che imuch kenam eng eut ak keboisie eng olyetab tuguk. Nebo aeng, komi che keguren liquid money. Chotok ko chemitei mpesa anan ko chemitei benkit anan ko account. Waletab chepkondok koneimuch kewal eng mpesa kotinye chito cash koibe inendet koba mpesa yeityo kowalchi chito neyoe boisiet eng yundo koba mpesa. Ngokamoche inendet kwalis kwalisie ko kaboisie paybill anan ko till no.

Tetutik anan ko panganutik cheimuch kwai chemung'arainik chemenkech ko netai ko imuch kochut icheket SACCOS chetoreti icheket ak mung'arenwa asikobit koker kole katestai mung'arengwa eng oret nekararan. Nepo oeng komuchi kokonor chepkondok anan koseven chepkondok eng benkit yeityo komuch kosom besendo neboishe kotese mung'areng'wa, nekakotestai anan yekakonyor icheket kelchin kolipanda pesendo anan kowekta pesendo eng oret nekeyonchin ak penkinoto. Noto oret neimuch koip asikopit kotestai komie.